Chiemoni inyalo losi eyo mayot kendo mapiyo. Mokuongo nyaka ibed gi ngano, sukari, chak gi gik mamoko madwarore mondo otigodo elose. Ibiro riwogi kachiel kachiel ka iseriwgi to irudo gik mailose godogo kanyo achiel ma obed mayom ahinya. Bang'e to ibiro kawo chupni kata gigo ma olos matindo tindo magolo mafua mare mondo owuog maber kamano. Ibiro olo ngano ma iriwono ei gigo ma olos mondo ogol ogole owuog maber. Bang' ole to ibiro kete e

Chiemoni mondo ilose, chuno ni nyaka iyang'e mondi. Bang' ka iseyang'e, to ibiro dang'o piendene te, ka isedang'o pien ma oko, to ibiro golo ombi iye kata gik iye. Bang' golo gik iye to ibiro ng'ade kata ng'ado fuondene kaka idwaro. Bang' ng'ade to inyalo kete e mach mondo otuo mayom kata inyalo kete e mo ma ochuakore maliet mondo ochieg maber. Bang'e ka osechiek ma olokore rabuor to inyalo chame inyalo chame ka otuo kamano kata inyalo chuako ringeno mayom kendo mamit bang' kosechuakore to ichame kapod oliet.

Ber ma ng'ato nyalo yudo kuom timo tijni en mar ni ka itimo maber kaka otimeni matiendeni cham biro yudo chiemo ma oromo kendo gibiro dongo maber. Kagiyudo koth ma oromo bang'e ka ose ikor to ibiro kaye kendo ikete otuo. Bang' ka osetuo, japur nigi thuolo kata ratiro mar tere e chiro mondo ouse e nengo manitiere e chiro. Uso mare bang'e ka osetimore to japur bro yudo omenda ma onyalo konyoregodo owuon etijene. Kata onyalo chulo godo gope ma en go kata chule we

Chiemoni inyalo lose eyo mapiyo ahinya. Mokuongo mondo ilose nyaka ibed gi waru kata rabolo, kuongo ibiro poko waru, ka isepoke to ibiro luoke maler bang'e to ing'ade matindo tindo kamae. Bang' ng'ade to ibiro kete e mo mochuakre maliet ahinya. Bang' kete to ibiro rite bang' seche matin mondo ochiegi. Ka ochiek to obiro loko rangi mare ka obiro loko rangi mar ekendo ibiro winjo ka en gi suya mamit ma opogore. Ka osechiek to ibiro gole e mo to ikete e san

Ma en chiemo ma thothji ohero chamo. Mondo ilose biro dwarore mondo ibed gi oduma mosesusi to obed oduma mayom kendo ibed gi oganda bende. Ibiro chuako oduma kata ka oganda yom, to oduma bende yom, inyalo ketogi kamoro achiel mondo gichuakre mapiyo. Bang'e ka ose chuakore to ibiro duokone mach piny mondo pi ma en godo odog chien kata oduon. Bang'e ka pi oseduono, to ibirokete e adita moro kata trough moro mondo omed golo pi. Bang' golo pi to ibiro inyalo chame kaka en no kata inyalo chie

Gini nikod nengo e aluorawa nikech en pith maji timo mang'eny kendo okonyo e rio aluora marwa. Okonyo e yuayo koth bang' ka yien osedongo kamoro achiel ma obedo ni en bungu. Gini konyo kendo eyo mar eketo muya mar aluora marwa bedo maler. Nimar oyuayo muya ma owuok marach kendo ochiwo muya maler. Inyaloti kode eyore mopogore opogore kaka loso gik ma watiyo godo eudi kaka kom, otanda kata bepe mamoko ma itiyo godo,

Gini nigi ber mang'eny ne japur kendo en gi yuto man malo ne japur kata gi piny ma opureno. Ipure egwenge ma opogore opogore kendo ka oseikore makoro kambi nyalo ng'iewe to japur oyiene tere mondo ong'iew mondo omiye pesa kaluwore gi ratil mar gima otero. Obedo gi yuto man malo kaluwore ni ji matin sani ema pure kendo ka oseikore to iuse nyaka e pinje maoko. Mano en gima ber kendo omiyo piny mar Kenya choko osuru man malo.

Gini inyalo riti mondo kik okethre. Mokuongo eyo makama, ka ipuro gini to biro chuni ibedo machiegni mondo kik okethre e pudho. Kethruok mare biro kaluwore ni kudni moro odonjo e puodho kendo koro tuchogi. Kata ipone ka pod ka osechiek ahinya. Ma nyalo miyo kethruokne timre mapiyo e seche ma ikane kata seche ma itere ne jauso. Ka ise ng'uede kata ipone to biro chuni kata ikete kata ipedhone gimoro edier ot mondo kik obed kuma liet ochieg ahinya ma

Tijni oselokore bang' kinde e aluorawa kaluore gi puonj ma osebedi kaimiyo japur. Puonj ma imiyo japur gin kaka puonj mar ng'eyo ,ng'eyo loo ma ipithe mondo ka ipitho to ka piny liet ahinya to kik nyanya wang'.Puonj ma imiyo japur kendo en kaka inyalo geng'o mondo kik kudni donji kata keth nyanya. Puonj machielo mi ipuonjo japur en yor manyo chiro ma itere ka oseikore nikech ka okitimo mano e samachon to inyalo kwamo kata inyalo diwo gi nyanya ma okethre duto e puo

Ka aneno gini to paro mabirona en en lit maji yudo sama mach omuoch kamae kata lal ma ng'ato nyalo yudo ahinya ka otimore e aluora mawadakie kata e puothe kata kuonde tich kuma wantie. Mae miyo ji bedo gi paro kendo ng'ato nyalo wito ngima mare kata ngima mag joode duto nyalo lal ahinya kopo ni jogo ma ochung' ne reso ngima mar nego mach odeko nikech deko margi miyo mach medo liel kadhi kuonde mamoko. Omiyo ijiwo mondo ji ong'e yore mag geng'

Gima biro e paro ka aneno gini to en yuto maber majapur oyudo kendo sama ogole e puodho to obedo gi mor kaluwore gi tich mane otiyo maber ne puodho kata gima ne opidho e puodho kanyo. Kendo japur nyaka ng'e yedhe ma igoyo ne kudni mondo kik oketh chiemo e puodho. Kendo mae nyalo bedo lal kaluwore ni kudni kata kute odonjo e puodho ma otucho kata oketho cham makoro ok nyal usore maber. Ma imedo jiw japur mondo ong'e kaka ipidho gik moko gi yedhe

Ka anono tijni to aneno ka ma ranyisi mar pichani en ranyisi mar oganda mag jo Maasai kendo girwakore maber kendo gimor mang'eny. Ma nyiso ni gin kamoro achiel kendo giwinjore moloyo. Rwakruok gi nyiso timbegi gi kitgi kendo miyogi mor nikech welo nyalo biro to nyiewo gigo magiuso kata wuotho e gwenge gi kata e bunge mag gi kendo neno lee kaka gidak kendo ma miyo pinje maoko biro mondo onen pinje mag Africa, ng'eyo timbegi,

Gigo makelo mor kae gin gigo ma opogore opogore kendo gin pichni ma olos majaber ahinya kendo gin pichni manyiso kit lee ma wan godo e piny Kenya kata lewni ma ji thoro ruako e piny Kenya. Kendo ka ang'iyo pichani to aneno ka chironi opong' gi jo ng'iewo kaachiel gi jouso. Ma en tich maber kendo okelo yuto nejouso kata jogo maloso pichni mabeyogi. Kata okelo mor ne piny mar Kenya nikech welo ka oneno pichnigi to gibedo gi mor mar biro e Kenya neno lee go.

Ka aneno pichani, gigo mang'eny biro e paro. Mokuongo picha mabirona en mar ni anyuola ma kuma rowere gi ohae. En anyuola ma oherore kendo ohero kue .Emomiyo nyithindo nyalo bedo kamoro achiel kagitugo kata gigoyo mbakagi owuon .Pichani medo nyisowa kit tugo mane jomachon ohero tugo. Ne en tugo manitugo gi jomadongo ma ok rowere matindo kendo ne en tugo manyalokao seche mang'eny nikech onge ng'ama noyie mondo oloe. Tugo ailagi riwo oganda kamoro achiel kendo ka giherore ka.

Ka aneno pichani, gigo mabiro e pacha en sidho jopuonjre ma mbalariany bang' ka gisetieko somo margi kendo koro oyienegi donjo e piny maoko mar timo tich mane opuonjgi e mbalariany kanyo. Tijni kata timni itime higa ka higa nikech higa ka higa jopuonjre tieko somo kaluwore gi higni mane ondikne. Bang' bedo ka osidh jopuonjre e mbalariany to jopuonjre bedo thuolo mar manyo tich e bombe ma opogore opogore kata kuonde tich ma opogore nikech giselony eyorgi mar somo kata etijni mar